Haha nĩ birthday, ya ciana ici cirakũngũĩra. Na ngwĩciria nĩ kana gaka kanini nĩko karakũngũĩra birthday, mũthenya wako wa gũciarwo. Na marĩ thibitarĩ-inĩ, ngwĩciria makoretwomagĩũka thibitarĩ-inĩ, kũrorwo, kana akorwo ciana ici nĩ cia ndagĩtarĩ ũmwe wa thibitarĩ ũyũ. Koguo nĩ birthday ya ciana, ũmwe wa ciana ici, na maroneka marĩ na gĩkeno kĩnene ma, kĩega. Koguo nĩ gũkũngũĩra marakũngũĩra mũthenya wa mwana ũmwe haha wake wa gũciarwo.

Ũyũ, ũyũ nĩ ũhiki, ũrekwo, kana rũracio marathiĩ. Aya, hena andũ erĩ mamatumĩire nguo ici ndĩramenya, mũthuri ũmwe na mũtumia wake nĩ ndĩramona, na nĩo matuĩkĩte a gũtumĩra aya mena mũthenya wao mũthuri na mũtumia makamatumĩra nguo, na nĩnguo cia magegania, na ngwĩciria no akororwo nĩ ũhiki, kana rũracio marathiĩ. Na nĩ athaka mũno mena atumia ao anguo.

Haha nĩ thibitarĩ, no yũ nĩ mũtumia na mwana wake na ndagĩtarĩ, mũtumia ũyũ atuĩkĩte wa kũrehe mwana ũyũ wake, atuĩke wa gũthecwo cindano, iria cia mĩeri kenda, iria mwana atua gũciarwo, atwaragwo agathecwo immunization, either no ĩkorwo ĩ ĩhĩ nĩ ya , ĩyo nĩrĩa mwana athecagwo ciĩ cindano ithatũ after mweri ũmwe rĩrĩa mwana athiaga na riathi icio, atuĩka wa gũthiĩ gũthecwo, na atuĩkĩte wa kũmũrehe thibitarĩ, atuĩke wa kũheyo cindano ici, arathecwo nĩ ndagĩtarĩ.

Haha, nĩ macindano-inĩ marĩ, ma gũteng'era, na andu nĩmathiaga gũkũngũĩra andũ ao, arĩa matuĩka a kũhotana, o mũndũ nĩmathiaga kũ nomathiĩ mabũrũri o mothe, kana o bũrũri mwenyewe ũkorwo nĩguo ũracindana, mũtumia ũyũ nĩaroneka ahenyũkĩte ihenya rĩake, nagatuĩka wakũ nĩkũrĩkia rarĩkia, na nĩahotanĩte, to nĩaroneka onake ena gĩkeno, mahenya nĩmendetwo mũno nĩ andũ, na andũ nĩmathiaga mũno kũmerorera, to nĩmatuĩkaga akũhotana, na makainũkia thahabu mabũrũri-inĩ mao.